Ore ena naa enkiremore oo inkaitubulu, tolchamba ashu temurua. Ore eneisaidia ena siai enkiremore, naa keidimi aitumia ena aitubului, enaa endaa naisaidia ilmareita looltung'anak. kulo lemeidim ashu kulo loo ata enkop nairemie endaa. Ore sii ena aitubului naa keisaidia iltung'anak tenemir netum impisai. Neisaidia sii ninche aitotiyie inkishu enye. Neaku keisidai ena aitubului teneuni toolchampai.